Kuna ngolikinot natum iltung’ana temirata ashu enkinyang’unoto enkop onkulie mali kumok. Ore enedukuya naa esiai naipirta loopeny enkop, kelelek epuku iltung’ana kumok ojo enenye ina kop neitanyamalishoi temirata ashu enkinyang’unoto ina kop. Ore eniara, naa esiai ompala nemeibala oleng, kumok ilamirak lemeeta impala naitodolu ajo enenye inakop, kegol enkinyang’unoto onkwapi naijo kuna. Ore eneuni naa tenemesuj ajurru ilainyang’ak lenkop impala ina kop nayeu neinyang’, kelelek eishori impala nemesipa neinyalaki ina eseriani teina kop.

Ore olameyu naa keinya embei o ndaiki tesokoni oleng. Ore ake peaku ketii olameyu, nemeitoki indaiki aisho oleng tomukundani, ore ena naa keitodolu ajo mekesuni endaa sapuk neaku eaku kiti endaa tongang’itie newoi aoro ina natii sokoni neishoru ina meilepieki iropiani o ndaiki. Ore terishata olameyu, naa kee inkishu, nelauni kule o nkiri naidim ainosa neoki tenkata nemetii indaiki, keitodolu ena ajo keilepieki iropiani o ndaiki negolu manyisho oleng.

Ore osindano le polio naa keret inkera tenkishui enye tenebulu. Keibooyo imoyiaritin naidim ainyal engolon o nkera. Kesho ele shani inkera engolon naidimunye manyisho amu keibooyo emoyian naar inkaik o nkejek o nkera metaa meidim ataasisho. Ore sii ele shani naa keibooyo metaa meitasuroi ena moyian, ore ake peyie eremi pooki ng’ai, meitokini atum oltung’ani oitashur likai tung’ani.

Ore ilairemok naa eata engolon sapuk tempikata ebei o ndaiki. Ore ena, naa keasayu tenkaraki kuna baa, ore enedukuya, ilairemok oyiolo emion natii imukundani naa ina pee eata ninche tipat te siai ebei. Ore eniare, ore ake pee ekesu ilairemok indaiki enye neinepu bei etii abori oleng, naa keng’as ninche ashum indaiki enye areshu meilepa bei, ore ewuo aitai indaki enye, naa kepik ninche embei nayeu. Ore sii oshi einyang’ ilairemok embegu, impolea tenebo elaata o laasak lolchamba, keilazimu ena meilepie embei o ndaiki enye peetumoki ainoto ninche iropiani naitumia.